Boisoni agere bichu chepyosochu, agere mine sukuma ako kakiachin um kainde ainy irrigation lines chon irrigation, yaani sikobitekei yaani orakiyate beek kobitekei makele. En kokwet nyun any, tuguchu, sukuma kemine kawaida si-sikerongchin beek any beek ine chonbo-chonbo kipkaa ine. Kiibu angot beek en mpirok sikiname ke-kibisi keleji leji. Kibshin beek ine chon normal chonbo kawaida. Ma-makele kiboisien paipushek kou niton. Ile ingen le ole oli bo gaa kotom koit inee technology. So kimine ne sukuma ne normal nee chonbo en mbar-en mbaret ne oo. Ako en uwanjet ine ne yatat, uwanjet ine inee neoo. Mbaret nekotaketeme, makindoi greenhouse. Kou bichu agere en yeuon min inee ole akitekchi ole uu bo sukuma chitok. Akomite waitat nekakinamchi tait. So en olin bo gaa ine kemine inee sukuma chu, kimine inee kawaida sikibishi beek kawaida inee. Imuche kebishi subui anan ko jioni. Mostly nee ko jioni nee yon-yonkamach komirmirit kole, sikonamgei ak simayamyo anan koresio. Amu ngotkebit beet koafekteni.

Kitnenyone metinyun inoker boisioni agere iman chumbek. Agere mi chumbindet yono ago agere mi kiptoik che kamach koechekitun ak agere look che mengechen. Look che tililen kapilet. Loochuto ko kanam kitabusiek inne chebo kamanut. Moe kuo chebo Bibol lakini tinye sirutik inne chenete chebo look inne. Tinye pichainik che boiboenchin look. Tos inguni noger mara chumindoni ko ka sponsor nebo lagochu, raisi toreti en somanenywan ingunon ngamun agere elekanamnda loochu kitabusiechu, tagu kole koyabu wiyan lagocho ana komiten ele, miten boisiet nekobo kamanut nekowangu lagochu. Agere kora biik aeng. Biichon aeng nguni ko raisi ki kanetikab loochuton. Raisi ki konetik ngamun agere ale elekaburto inne agere ale thhhi! ki konetik kwak ngamun agere ale bokamanut iman biichu agere kitaret lagochu. Kisiryo ngamun olekanamnda kitabusiechu kotagu kole kitare boisiet nekibo kamanut. So raisi komi graduation is loochutetan. Kograchuateni kotore koba level age nebo simanet.

En iroyu akere chumbek akere chumbek mitet boishet bichu miten ngetet nemiten Yun roisi tongoate chon bo Lok kawaita bire boishoni kosolishe chumbek chu ogalach inai ngoroik kap koishet kabisa kagosal korichu koik smart kabisa agere komiten lok chekayemote Lok chombo chitugul kora agere mi nesolishe netai kokalach teashat ne blue nebooeng ko kalach teashat nelegel ko ake ko kalach teashat netui ak ginishek akolach neu apronit birenai boishet ndandan moripkei inai bichu ngolu nani kolach ngoroik kab ko konyolu kolach maskit nebo kasitasigopin komogom kasit kora kidogo nebo rangia kora agereinai ole bichu ntai kobur tosmotende agetugul nai ole kisole rangiat kouni kasal inai different bichu

En ireyu agere agere, agere William. Agere William Samoe Arap Rutto our President nebo emet. Bo kamanut kora President nebo emet ngamun agere William Rutto ini kobo kamanut ngamun kandoindetab emet osinye. Nitok nekete kasisiek tugul che tesetai en emonibo Kenya. Sotos, ingunito en yu agere kamiten IEBC. IEBC ko body nebo nebo kuriatis neki, yon kibiren kuriat ak ele ki selektenen kuriat is. Sobo kamanut Mr. President ngamun kete emet. Agere kora deputy nenyinet Kithuria Kindiki. Kithuria Kindiki ko repeiywondenyin netoreti en boisionik kora. Toreti ke. Agere kora en yono Wafula Chepukati kotoretige. Ki kandoindetab IEBC, Wafula Chepukati ko kitoreti en kogonu results kole kasindonis ngo en kuriat. Kiite kuriat asi baadae konem results komwa kole ngo nekosich kuriat, ngonekosindan ngo anan ngone kosindan kuriat ago kandoindet ngo. Ak korok en yono, Moses Watangula. Wetangula inono kotareti non ko mbunge. Non ko the head. Neo ennebo ofisinyin nebo.

Mi lagok ab sugul che kagolach uniform. Tos ko mi, kwaya anan ko service. Mi che tiendos en taban, ako mi che mi batai. Kobuatuan kasari ne kiami sugul. Mi piik che mi batai olin magase kiit ne kimwae. Saet age iime ge ak kanetik. Agere lagochu, ko mi chebo batai che mamagen kii. Mi chebo taban en yu tiendos kabilet.

Noger boishoni agere miten chumbek oengu tayuno akogere miten boyot agengei neuwen African akogere Lok cheuwon magere kouwonmiten kit neu classako lagok chemengech

Minetab ketik eng kokwet, bo komonut boishoni ngamun ngemin ketik, agere kwonyono eng yon, agere kaminei ketit. Kaminei ketik, uon kanyokondechin kanyokorong'chin beek. Akere kora nin ingo kora chepyosani mi taban agine agere kouon kandoi beek. Bo komonut minetab ketik akobo sobenyo kora ako ketik ko konu, yoei ketik sikobit ropta kora. Ngamun ole momi ketik kotkokai koropon , ngamun ui ine sikoropon. ngamun ketik, bokomout ketik toreti kora en kapusetab bik en emet .So en environment nebo chitugul any, tos chitugul en olon bo gaa olon , bo komonut ine imin ketik konyi mbareng'ung si karon kotoretok kora. Kotoret lagok si karon komamianso akobo miandop ile kapuset kole kakerak kapuset. Acha. Bo komonut ine minetab ketik , toreti ireu ropta ako toreti kora eng kapuseta pik. Matkai kole chito kalian, kakerak kapuset acha motiengei chono.so bo komanut ine minetab ketik tiu ropta kora sikotoretech en environment nebo gaa.

Ndoker boishoni agere iman bolishot agere nono bolishot inee army police agere kora mi kwondo ne mi yon nekalach ingoroik che bo kanisa ana bo nee agere chemi karini kora ko chekalch ingoroik che lelach ngwany tos chefs ana nee so ndoker kii noo obwote en metinyun ko yeiker bijon bo road show komara komi kit nekoavatoiseni ana ko mara komi kii nebo komonut nekoborto bichuu anan komara mi kit nebo kombunit tos komoje kwalda so akonyon koborji bik sikonyor inee public sikonai bik kole tos tesetai nee agopo kasiniton amun agere kora miten kartasit nekama en nyon neboru kole tos nee neoldo. Ara tos yo imokinigee bijuto iwendi ak iwenyoru en ofis nekile en wuyan iss amun agere kasir en yonon lakini matos ager komie motoku. Agere kora polishot en yono tos ribe kalyet polishot en barabara ibwotwen kora agopo kerib sobonwekyok yon kisire barabara iswe akobit isweite komie matkai iwee kityok lam isirote moe isweten korony kotomoi iwe kikinetis jono so bijuno agere uwon avataiseni ako ibwotwech kora kasarakinye che kikimengejen kerwoe kingeger karishek che uchuu koboru boishonik chechang akobo echek.

Bo kamanut boisioni en kokwet. Agere weri kalach riflekta en yu agere ale uon bimani, miten tuguk che kepimani kindo ratilit en yu kepimani kiloisiek. Sobokamanut agere uon tuguchu ngwany kangendek ana kanee. Agere rongyin werin kuniok is ak kopakeni. Kipakeni innei. Raisi kipokeni sikialda. Bo kamanut boisioni ngamun yekakinem minutik en imbar kemoeis koyomwio. Yekakoyomia kinde kuniok, kepiman is ak kialda. Oo yekakialda komakinyor rapinik. Rapinichoto keboisien en maendeleo chebo kaa any. Boisionikab kamanut chon toreti chitugul kou ngunon kisomesanen lagok, kialen amitwogik, kepaen kiagik. Boisioni chon tugul chon teseta en kaa is ak kora agere weri, uon raisi ko masaekis biichu ngamun agere boisien kityo kitambaok ngamun karatke innei. Maasaek korako boisionik ab masaek kobo kiagik any. Soimuche ngunon kobaen kiagik rapinik che kakonyor kwalen mara chumbikab tua, kwalchinen amitwogik. Tuguchon tugul is. Boisionik che toreti chitugul is en boisioni. So bo kamanut boisioni en kokwet ngamun konu rapinik sikorun ketorenge ak echek ko kibiik ab kokwet.

Mi logok che bunu sugul, mara saishek ab jioni anan ko saishek ab lanji. Agere kora logok chu, environment uan kole mi kilasisiek. Tesetai baisyonik ap kanetishet ap lagok. Mara kagoit saishek ab lanji nebo lagok.

Agere werit ne kago sie pagit oh mi kit ne kagoite ne manae ole ne. Bune centre ole mi pik taban taban en oret. Tos en ager baisyoni, kobuatuan kasari ginye ki ngemustai kasishek, anan ot sugul. Kigemustai echek kiwe hustle subui nia.

Ni ager pichaini, agere chep chumbek ak loog. Logok chu ko mengechen nia. Mara chumbeni nete logok chu. Anan rahisi taret en logok chu en somanet.

Nogor boishoni .oger mweshimiwa Raila Omolo Odinga kobwotwen kasari tesetai en yu ko tesetai coumpain chon some kura chito kosome kole sobirwon kurayat nekile kit nenyonen metinyun ko kinyonen mweshimiwa ngunon nyokomwoe manifesto chemomi chebo mokornat t inai ne sikwoiwok ni asigelian lakini komomi kit nekoyoe kora nyokongolech asikobetwet sait asipekakekas ngalek chemomi kou kora korun kebirchi kura. Kouit maisha kosir yon kiu inwetwech kora akobo kondoik mokikere kotukakon rabinik kondoik Alan nee yon kabea kondoik kigere chito ak kasit nekakoyai mogele kongalalen rabinika alakokon kit neu bokolbokol obirchi kurayat nogonu ot rabinik Mut ko korun koseretok kap nyolu kowekta rabinik kit nenyonen metinyun yon konyo mwashimiwa oteken time nenywon seriously

Noger bichaini mweshiwa William samei arap bruto bokomonut aichon mweshimiwa wilia arap ruto kotinge komonut ngamun arap ruto ko kondoindet tab emet toloita nebo emet kit agetugul netesetai en emet ko nendet negonu neyoe kotestai kyoton kotukomuiten mandamono tesetai chebi Jen z bokomonut boishonik chetesetai en emet akere kora en yono nmweshimiwa wafula chebukati kasinyin ko kokon results yon kibire kura ko ballot keibe koba IEBC alit kenyoru nekoibkura koigu kondoindet nendet

Mi pokisit ap condom kibare SURE . Agere cheptakitari ne mi yon ak outpatient ne mi yu. Cheptakitari borchin ole ki baisien dawa.

Mi rabinik che kage panganu. Rabinik chebo kamanut. Eliput ni, kagesir kole ba Kenya. En rabishek chu agere Mzee Jomo Kenyatta, the first President of Kenya . Ago mi benki, Central Bank of Kenya nikagobur kogoit en yu. Pa kamanut lainit ne mi rapiyet. Uzi nemi en rabiyenoto boru kole valid.

En ireu ingunon agere mi kwondo nebo roisi yobu kapkenya revenew authority ago agere kora agere miten bachit neiboru kole Kenya revenue ago agere sirat kora so agere kora kameras inei ak microphone chon bo citizen tv chon bo broad casting citizen agere chebo ntv ana kibore ei kibore ntvigere bichon tugul asigoek new inei asikosi koibchin ingunon bik chebo biik ab emet mara ingunon kwonyi kokatieme koaror importance tos ukiit nebo kamanut netos u kra kobo nee so inguni kwonyi en ireu agere ole katieme kobor importance chebo kra ke violeten kra pin pin kobo kamanut missing en ngalek ab maran ko biashara ago kiit agetugul ko toretin en sobenyin kora akere microphone chebo citizen chebo ntv koi bichukoib information si torkokoito en tivi chechuaget ak tivi alak sikobit konai emet kit netesetai en yoton

Tos ne agere baisyoni agere Airtel to Airtel etwork . Toretech en ng'alek ab bundles, data. Tindo offers chebo bei nafuu. Magerge ak lainishek age. Mara komae koborwech tos lainit ap Airtel. Tinye offers chechuak che mie.

En agere benderet ap Kenya ak nebo East Africa. Agere pichait nepo How Excellency Dr. William Samoe Ruto komanishan reu ko mara statehouse . Piik che mi en pichaini ko mara ko kandoek ap ematinwek chebo sang'. Uan kanyo emet ap Kenya koger maendeleo che tesetai.